Rĩrĩa mũtĩ wabandwa nĩ mũtongoria ĩĩ be bata tondũ o ũrĩa kamũtĩ kau karanebeba oma oma nogũo mũtongoria ũcio athiaga na mbere andũ makĩririkanaga na makamenya kamũtĩ kau íĩ nĩwe abandire. Na ningĩ ubandi wa mĩtĩ ĩĩ ndũĩ no mwega tondũ mĩtĩ ĩyo oũguo ĩ mingĩ noguo ĩrigagĩrĩrĩa tĩĩri gũkuo ni maĩĩ rĩrĩa mbura ĩnyingĩ arabu ona kũbanda mĩtĩ mĩingĩ, mĩtĩ ĩ mĩingĩ ĩcoke ĩkũre wega nĩĩgucagia mbura nayoyagucia mbura maĩĩ macio ma mbura makathondeka mĩtaro kana njũĩ, njũĩ ici tocio tũrĩmaga nacio mĩgũndainĩ gwitũ na tokuo nginyagia kĩrĩa ũtegia wa thamaki ciũkaga igaikara o kũu rũĩ-ini gwitũ kwoguo kũbanda mĩtĩ kũ ũguni mũingĩ tondũ ona mũtĩ ta ũyũ ũyenda gwaka ndũĩthiĩ kũgũra mbao ũna mĩtĩ gwaku ndũĩ no mũtĩ ũgũtema ũcoke wake naguo, mĩtĩ ĩ baida waguo kwoguo kũbanda mĩtĩ nĩkwega wee.